Ĩĩ, yunĩbacĩtĩ ya AMREF INTERNATIONAL nĩ yunibacĩtĩ ya mũndũ kĩũmbe, ĩrĩa yambĩrĩirie mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja, na ĩtongoragio nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rwa AMREF rwa Africa rũrĩa nĩ AMREF HEALTH AFRICA, rũhonge rũrĩa rũtogoragia maũndũ ma ũrigitani na rũrĩ Nairobi.

Rĩrĩa ndona andũ makĩhanda mĩtĩ kana mĩmera, ndĩciragia ũhoro wa kĩrĩgĩrĩro na gwĩka maũndũ ma ũmenyereru wa thĩ. Ũndũ ũcio wonanagia atĩ andũ nĩ marerutanĩria kũrũa na mogarũrũku ma rĩera, gũthondeka rĩera rĩega, na kũgitĩra thĩ nĩguo njiarũa irĩa iroka igatũra. Ningĩ kũhanda mĩtĩ kũonanagia gũkũra, ũrũmwe na kwĩhokeka. Ũndũ ũcio ũratũririkania atĩ ciĩko nini no itũme maũndũ manene magĩe na maimĩrĩro mega. Nĩ ikinya rĩega na rĩa hinya rĩa gũcokia ũhoti wa nduire.

Maũndũ mothe ma bata haha nĩ atĩ mbica ĩno nĩ ĩronania nduka nene ĩrĩa ĩiyũrĩte matunda na mboga mĩthemba mĩingĩ, irĩa ibangĩtwo na njĩra njega na ikaigwo mathandũkũ-inĩ. Hena matunda na mboga ta maembe, marigũ, nyanya, courgettes, macungwa, apple, ndimũ na itũngũrũ. O ithandũkũ-inĩ nĩ harĩ na tũratathi twa thogora twa kompiuta, tũrĩa tũronania atĩ nĩ kũrĩ na biacara cia kĩrĩu na nĩ ithondeketwo wega. Maciaro maya nĩ mabangĩtwo kũringana na mĩthemba yao na marangi mao. Na ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithia kũgucĩrĩria agũri, na nĩ ũgũteithia kũmahotithia gũthura kwa njĩra hũthũ kĩrĩa marabatara.